Iyiolo enkitobirata nadol tene wueji naa kadolta olting'a enaa emashini naidim aisiaga irpaek arashu enkano mpaka nitayu final product aa enkurma, netumokini naaji aishoo ina kurma tenepiki aitobiraki nishori iltung'anak minosie orgali, arashu aa etii iltung'anak loitushulaki shumbi nemo nisho ninje inkishu, ashu ntare ashu nkishu e kule naa tenidipi aidong'u lelo paek.

Adolita tena wueji impaipi naimita abori enkop enaa noshi naagira aaya enkare adolita siininche impuka naagirai aataas irrigation yiolo entoki naitishipa tene wueji naa kitodolu atu ata ewueji nemeshaita naa indiim ataasa ukulima oombuka ashua enookuna daiki kutitik enaa irnyanya ashua impooshok, inkuashen ashua indiim aimie enkare impaipi nias irrigation neeku naaji meelazima peireshu enkare enchan naa keipunguza ina e eshumash toonkuapi ang neipunguza sii ninye toonkuapi ang ena rishata naado nikireshu indaikin metupuku tolchambai ashua ore enkata natanya naaji esha naa keipunguza sii keeya ooltung'anak tenkaraki ena natalaki endaaa neeku keiremisho oltung'ani enkata pookin enabanaa enayieu embae sidai ena oleng.

Ore kulo payiani olio tene wueji naa wakulima kulo lenatoki nalio tenapisha ore ena kindim ataa majani chai ena nauni oshi tekericho ore kulo payiani nakegira nche aya data tenetii enkiti toki nagira aisumbua ninche enaitubulu anaa nai enkiti kurto ashu enyita enkijape ashu nye einasita enkolong nidol egira aya apuo adol ajo kanyio nagira aitanyamal, keyia taata ,kanyio kindim ataas atareutu enatoki pemitoki na aisumbua ,egira sininche adolita ana kidipa atabaki kiwango nikindim nai atudungu ashu ai harvesta ashu enatoki neaku nona tokitin nagira aiendelea tenewueji, namaa tenetabayie inakiwango kaja ltunganak lekindim, en kiata mashinini nikindim aihavesta, ikiata ltung'anak oidim ataretoki yiok maihavesta, nona tokitin idol tenewueji.

Ore peeibelekenye embae ore intokitin nadolita tene naa imashinini sapukin naareuta oltrakta nairemieki imukuntani ,irkiek irpaek aa mpoosho aa majani newoshieki sii ninye enkare ore peeibelekenye metaa mee iltung'anak oowosh iterutua apa irmaasai airem ilchambai sapukin laa tenaa koltung'ani naaji eitegemeyai peewosh irkiek naa keidim naaji neid enkiti wueji, nenauru ele tung'ani tekatikati neing'ua neeku ore imashinini naitumiya oltung'ani naa inkuti duake nindim atanapa nemenap naaji capacity sapuk neeku ekirau ilo ashukunyie ilo ningil .ore peibelekenyaki aitumiya emashini inkaraki netaa iltung'anak ilairemok loolchambai sapukin ore entoki are ore emashini kenap enkare sapuk nipik irkiek atua nindip atoosho olchamba e wueji yeyote ore ewueji euni naa ore emashini kesioki sioki sii tenkaraki naa eilata eitumiya neeku kesioki ore isaai naaya oltung'ani ashu inkolong'i naaya oltung'ani egira aitalam imukuntani irkiek naa inkuti sai oleng eyieu emashini

Aah ore entoki edukuya yiolo eng'eno nayieu tene wueji paatumoki ataasa ena siai, ashuu a ntokitin nayieu paatumoki ataasa aa kayieu naaji enaa container ashu kana kasukun nagirai apik kuna puka. Ore ntoki eare kayieu naaji enkeno naalikinyieki ajo kaji ikoni pesa ena. Ore entoki euni keyieu siininye ena nafasi duo naasieki, keyieu enkeno, keyieu nafasi naa omatirios pookin nayiuni petumoki atasayu ena bae ekuna puku.

Ore eena baye naa enetipat oleng tomukundani pookin aah iira olaunoni lorpayek, oloomboosho olonkuashen arashu olengano, kaisidai oleng eoshoto orkeek ton'daiki ang. Amuu oore entoki edukuya iosh naaji imukundani irkeek iosh olchani liijo olenkijape, olokurto, neitisidan en'da. Iosh niinye imukundani mpaka fertilizer naa naretoki metubulu oleng', neisaidia iina metanapisho arashu metoishou iina daa tenkoitoi sidai.

Oore entoki nadamu tenadol eena naa oore eele naa orpayian oitodolu aajo emunkunda eena, oore kuuna naibung'ita naa enkulupuoni, oore entoki nadamu naa imaniki aah oore eena kulupuonui naa kegira adumu aaya enkae wueji aalo apik enkasuku peyie eitubulu intokitin naijo imaua arashu impuka, arashu epik orkuniyia, tenepik orguniyia nebukoki enkare, nebukoki fertilizer neitubulunyie intokitin naijo impuka entoki nabo iina. Oore eniare abaiki neloito aalo apik enkasuku, nepik imaua netumoki imaua atubulu. Oore eneuni, imaniki aah fertilizer eena nagira eele payian alotu abukoki enadaa eenye nalio teena pisha peyie etumoki eena daa eenye atopuaa tesidai.

Ore ena naa engano, naa kesapuk eunore engano oleng' tenkop ang', eun irmaasai engano mee pidong' ninche anya, amu ore enkidong'oto naidong' ninche aitaa enkurma pee eyiere inchapatini ashu irmandasini, nekiti oleng'. Neeku idong' eun irmaasai engano tenkop te Narok East, tewueji neji Intulele nelo akeyie mpaka Narok teidie, kake emirr ninche ena anu, petum impisai nalakie naji school fees, ashu nkulie tokiting' aka anaa maendeleoni.

Ore enaa siai naa pipping esiitai teneweji. Impaipi kuna naya enkare abukoki tena mbuka etunoki tineweji arashu anaa nkuashen etunoki tineweji. Ore eninko oltung'ani tenisum ena siai naa oli kuna technicals institutes ashu TVET's institutes naishoyo taata kuna koosi doropi enaa nena sahizi kuna ee agriculture oo nkariak. Nifundishae enikoni tenibung'ie kuna paipii kuanzia eweji naimu enkare kuanzia oltanki tena keninye ashua borehole ashua olturoto ashua osilanke mpaka naa nebao eweji neeti emukunda ino.

Ore ena na eunore tenaing'orr naaji nanu naa ijio irmatunda lelo ashu aa mpuka kuna ashu aa ijo siininche duo irnyanya, ore pee anyorr ena toki naa iindim oltung'ani atuuno ore terishata namiri nitum mpisaai ninyiang'unyie nkulie mahitajini ee atu aji ore sii enkae toki pee minyorr naai oltung'ani ena unore ekuna tokitin keeta gharama naleng' aata gharama sapuk oleng' amu mpaka nintaas irrigation mitegemea akeduo ataa neeku eeta gharama oleng' naleng'.

Ore mbaa kumok ewunore oo mbuka ashu kulie daiki mbalimbali tolosho pookin tapala naa eyie tenelotu irmaasai naa enetipat oleng tenkaraki ore ewunore pookin ashu entoki pookin niun naa kimpunguzaka ena toki gharama wee sumash eterewa ake olamei Bado enelakua ore ena mbae oleng naa mbuka Kuna naa ore paa sidai ewunore oo mbuka tolosho lang naa kidimi ainosie nea puka orgali ashu edimi aitayu nena puka nemiri nainyiang'uni kulie tokitin nemeetae ore mbuka naijio cabbage naa teneuni oshi cabbage naa kidimi naaji atudumu nishorii mbaka enkishu neeku entoki nidol Ajo kedungoo enkishu nedungoo aitoki ake iltung'ana pee mitoki olameyu Aya

Ore ena tenanu naa greenhouse ore nena naauno tinewueji naa ndaikin naabaiki naai naa irmatunda naabaiki naa impuka nebaiki naa irnyanya amu melio aitobiraki, ore nena daiki pookin ore ena aaji natii ene wueji naa ijio ketiu duo naaji enaa solar naitelekino shumata ena greenhouse ore solar tenetumi solar naa kisaidia ninye naaji enoshikata ipumpi enkare meou ena greenhouse ore kulo goso oodo oitashe tena greenhouse naa iloosaidia nena mimea milepa ailepaki ilo gosoi tenkaraki naa pee etumoki ninche aanotito engolon sapuk itashe ninche.

Ore ena naa, irmatunda kulo loinyalate ashu maganda lormatunda, ashu takataka akeyie pookin naipirta, irmatunda ashua irmatunda kuldo loinyalate. Intokiting kuna naipirta irmatunda. Ore ebae sidai tenias enatoki naa, ore kuna matunda pookin nainyalate, ashu kulo lidol ajo mekure enare sai mekure emirayu, ashu mekure inosayu, tenkaraki state natii ashu tenkaraki enetiu ninche entonata enye, kesidai tening'oru ewueji nipik ena takataka pookin pemitoki ai tapakaa kila mahali amu, itong'u enkop, ore enkae toki eare, kidim naji enaa butuki esulaa pooking'ae. Neku kesidai, kesidai enatoki tenepiki kuna tokiting ewueji nebo, petumokini naake ahomo atanang'ai, arashu atubukokiti mukundani amu keeku doi ninye fertiliser.

Todua ormarenge latoningo oipirta enatoki, iyiolo kuna kwanza naa mimea kuna ormalenge, mimea kuna oooh ornyanya. Wore enatoki natii eneweji naijo enoshi naipim temperature, kipim temperature, soil temperature, kipim ajo kebaa enchan taat nayeu kulo malengen, kebaa enchan taata nayeu kulo nyanya, kebaa enkare neton etii atua, ashu kebaa enkare neton etii atua enaterit neton egira aii support naa kulo maalengen. Enetipat oleng enatoki amu ekiliki ninye ampaka enkata nanare ninteru abukoki ele malenge lino ashu kulo nyanya linonok enkare.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa ore enaa enidolita ashu anaa enalio te mpisha , kelio kuna anaa irnyanya, ore kulo nyanya nikomaitie, etabayie erishata nanare peyie itaini pe epuoi amir tosokoni arashu peitaasi kulie matumisi ake uake sidain eang. Niaku ore enaa enalioo , kelio ajo iltunganak kulo logira aivuna kulo nyanya , logira aikesu kulo nyanya petumokini naa ashomatipik iwuejitin nenare nepiki, peepui amir tosokoni ashu te wueji naa nenare nidimi atimirie.

Ibelekenye ena siai nadumuni empaip abukoki a mpuka enkare tenkop ang amu ore entoki edukuya etayiolito iltunganak maana e irrigation ashu mpaipi naimieki abori enkop niaku tenipaipi enkare nebolokini , nebukoki, nipump nena paipi aa mpuka enkare ninche openy. Etelelia sii amu mekure aa enapakata edumunye oltungani amanaa empipe abukoki empukai , kila empukai, kila empukai ampaka ade neidip pookin enkare . Ore sininye enkae toki naitelelia , eewuo ositima enkop ang ormaasae niaku mookire kire ile solar oleng , naa ore enkima ositima naa isapuka naa kidim sii aipampa enkare erishata pookin nayieuni, enkata pookin nayieuni , okiwango pookin nayieuni . Ore solar ore enkata nemetii enkolong , nemeeta naa nena kufu naidim aipampie enkare .

toduo gps naa ilchambai ayiolou loketion natii, enebaiki, ore pee idip atayiolo loketion enetii, nidim sii ninye atayiolo aitumiya ina loketion, niyiolou ajo kebaa oshi enchan tina erea naa tia rishata, ore pee idip atayiolo kakuadaiki oshi euni kaa bila edaa nasioku tina kop naa idim siiyie atuuno naa kadaa nasioku tina kulukuoni.

Ore drown ingorie ilashumba inkuapi enye, too nkuapi naatuunie, idaiki enye enaa tenarok east eun ilashumba inkanoi, tena narok east itumia drown adolie lelo shampai lenye ashu a daiki enye, iwuejitin neunieki irkeek, ore egolikinoto naata ingorie ilashumba ilchampai naa ore ene dukuya elelek ketii nkuapi oormaasae irkeek ooda etii sii irkeek oolala, ore drown aa elototo,

madup oleng tenaa kefatalaisa nabukokini imukuntani eton aa kutitik intokitin teenaa enoshi naitushulakini engare newoshi imukundani.

Ore entoki naitiship tene wueji naa acoffee ena naidipa ilopeny aitayu toolchambai , neloy metoyio , neyauni aimie imashinini tenkaraki peetoyu pi amu teneimieki emashini naa ketoyu ninteruni aidong ena coffee , nitaini sasa classes ashu levels e coffee nayienu a grade, encho naa maitumia enkarna grades , kitaini too grades nayieuni, keetae grade one , grade two , grade three mpaka naa petumoki enacoffee a mitumia ilopeny enkop anaa grade nayieu ninche , ore nkulie neyay nkwapi olashumba , tenkaraki emirare.

Toduaa ena naa enkiremore omaua naasi sanasana te Naivasha tooloshi shambai loomaua. Ore entoki nanu nadamu arashu nadol sidai tenasiai naasitai tene naa kadol ake duo environment safi adol ake duo maua sidain intokitin naaitiship inkonyek, intokitin naitiship enkop intokitin naayau nikincho toduaa ajo ketii enkishui ene. Ore engai toki nadol tene adol imaua oshi epiki enteke neyai nkuapi oolashumba nepuoi tata aitobirie ntokitin naijo marashini neitobirieki nkulie tokitin nkumok oleng' anaa ilat naayeu naa naji naa lasima piitumia maua. Entoki sidai ena neenkiremore sidai naata mpisai katukul.

Wore kuna naa inkishu wee mama nagira ailisha inkishu enyenak, inkishu kuna naanyaita inkujit tenteret newokito enkare. Wore pee enetipat enasiai naa wore inkishu tenilisha inkishu inonok naa keraposho, wore pee eraposho inkishu inkujit arashu endaa ninjoo naa ekintaiki kule ii litai pookin naba enaa niyeu naa kisidai emirata ekule neeta sii kule impisai, wore peekintaki ilitai kumok naa itumoki naa inakataa atimira nitum impisai. Wore peyie eraposho inkishu naa keaku keeta inkishu afya sidai, netum inkishu iseseni sidain nelam imoyiaritin inaduo kishu kisidai oleng enkishooroto oo inkishu endaa.

Okay, enetipat enasiai tenkop ang amu adolita idaiki naipaakaki ninche tiatua mpuyai, adolita intokiting naijo spaghetti, adolita ntokiting naji hot chicken flavoured roman, idaikin kuna naa elelek eyiara ore pintadoki ninche enkare nairowua mitokitoka irkutiti daikani, nintayu nipikaki nkera, naa kenya nkera neraposho. Ore kiata si vitamins. Ekeeta vitamins, neeta intokiting naidim ateshet osesen lenkerai telulung'ata.

Ene tipat ena baye oleng' amu itodua ena naa packed foods kuna naidim nkera ainosa te leleki, idimi aitodoiki kuna daiki enkare nairowua, ore piitadoikini enkare nairowua nitokitok irkuti daikani nitayuni nepikakini nkera naake enya nkera neraposho. Kesioki aiokoa nkera alang'u endaa nagol nayieri ake aitoki.

Endaa sidai ena , nindim niteyiengishe , nindim nipik emonywa kando , niyier emonyua kando , ninkaranka , ore piindip aikaranka emonyua , nigwet inkwashen inonok, nidungdungoki kitunguu emoti , nidungdungoki irnyanya emoti aa tenebo onaduoo kwashen nintukuo , nigwet aitobiraki , nipising meoto, ore peeku , nindim naa aisaafaki iltunganak linono.

Ore empikata ashu ukulima ongurueni na enetipat oleng amu ore enkurue na e munyama ake sininye, kaidim nai atejo ore nkurueni na aikiteng aisinye amu mipukoo iyata enkurue, ore enkurue naindim atimira nimiraki loshivtunganak opuo aitobir mmmh sausages indimi si aitumia nkiri enye aifraya neyieri, itumiai eilata sininye enkurue anaa nkulie ilaa pookin, neaku ore ukilima enkurue nenyanyuk ake o ukulima onkulie kishu pookin tenkaraki ake kiyaki ake sininye mpisai anaa kulie kishu.

Ore eng'eno arashu imbaa nayou pee ias ena, peyie easa ena, naa ore entoki edukuya meeta oltung'ani, ore eton etu fikiria aiteru biashara naa ing'as aifikiria ajo kaji dei apik nena kukui, kainyoo koree material nayou naa napuonu aokie enkare napuonu ainosie endaa, ewueji napuonu apuonu airrag, mpisai nainyang'akinye endaa eton eitu eiteru ninche aaisho manoto irmossor paamirr paatumoki ainyang'akinye ninche endaa. Orengai tokii naaji nayou piitumoki ataasa ena naa mpisai naake amu ore iata mpisai naainyang'aki kuna lukunguni endaa, ore iata mpisai inyang'u

Aa ore entoki naitiship tene wueji naa kadolita laasak le siai etii ilogira aipack, etii lloripita kulo musheleni, etii loogira aipim kulo musheleni. Neina emashini naimu ormushele amu kajo ore tenitayuni ormushele te mukunda, neponunui neimieki imashinini metang'asa emashini agel mitayu ng'ozi ya juu, nelotu naa ore oltung'ani le dukuya neng'amaa ele mushele, ore oliare neng'amaa aipim, ore oliokuni neng'amaa arip, ore kulo kuliek neng'amaa aipack ikenita ajo ke irkiloi aja.

Enetipat ena bae oleng amu ore tenidol eipimi irmusheleni , tenidol eipimi irpaek anaa venye naipimitoi tene tenidol eipimitoi inkurman , nipaaki nai nepiki , enetipat amu tenidol endaa aa sapuk testore ata tenaa ira olamirani lendaa naa iyata ake guarantee ajo meeta olameyu olotu enkop inyi ashu olosho linyi amu nena naa endaa , mpisai ake eyieu iltunganak peinyianguni. Ore sininye enkae sidano ena siai naa keeta entoki nikijo creation of job opportunities amu igeri taata iltunganak metaasisho tonena stooni aa ninche loipim , aa ninche lorip , ninche loipak , aa ninche lodumu aya ewuei nenarikino neyay naa niche sii aitoki oitayu kulo musheleni , arashu ena kurma arashu kulo paek loitoki adumu aya ewueji nenare neyay , nepuoi apuo amirie .

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol kulo tung'anak naa kadol iltung'anak enaa iltung'anak kulo lo sitima oogira aiconnect emashini aa emashini ena naipim enkurma ashu enaidong' enkurma, enaipim ormushele ashu enaitayu olchafu ormushele. Neeku tenadol kulo tung'anak, kore entoki nadamu naa kadamu ajo keetai aa fff final product ade ake naimu ene naaku enaret iltung'anak te risioroto oo oo ooo te resirioto duo e kila oltung'ani te ntoki naba naa enayeu.

Ore kuna naa inkurman kuna nadolta naipacka netii mpaka mpisai naamiri enaduo kurma aa mia mbili aam kumi na tatu. Ore paasidai ena baye tenkop natii naa tiniremi irpaek indimidimi aatimiraki kuna ambunini oo soko, pembe, ajab, nepuo ninje aapuo aiprocess ena kurma metabaiki ewueji neyeu neponu aiik too supermarketini ninyang'u kulo tung'anak lemee ilairemok ashu aa lemebulu ndaiki naijo nena too nkuapi enye. Ore sii ninye esidano ena kurma ore ake piidol naa itiolo naake ajo miirag inkera inonok eeta esumash ashu mepukoo ormarei linyi, bora ake metaa iyatata mpisai nindimidimi ainyang'unye ena kurma.

Ore entoki e dukuya nadolta enkaji nati mashinini, netii oltoo, um adolita emashini naa ninye naa duo ebukokini kulo avacadoni peetumoki aisqueeza a mpaka nepuku eilata ninye easieki process pookin, adolita sininye oltoo laa ninye naa ebukokino enaduo ilata peetumokini aatubukokiti irkulikai tooi tofauti tofauti nipaacki nepuoi aapuo aamir too supermarketini arashu aa tooldukai loidim atabaikiti iltung'anak.

Ore entoki nadamu tanadol enasiai naa kadamu intokitin uni. Ore entoki edukuya kadamu ajo ore ene neidipaki aikreata job opportunities. Keetai iltung'ana lang' keetai iltung'anak loonkuapi ang' loasisho naa tenaampuni nalio tene. Ore entoki eare naa mashinini ore mashinini entoki naitodolu, naakeitodolu ajo ketii esiai nagira aendelea tinewueji. Ore entoki euni adolta eilata, iltooi loigero bahari. Ore iltooi loigero bahari naa eilata oshi epiki, adolta iltooi oopuoiaapuo aapik eilata, loopuoi aapik eilata peetumokini naa aashom atimirr. Eyai supamaket, eyai ildukai aa , eyai ena ilata ewueji akeyie neidim atabaikinye iltung'anak pookin telulung'ata. Etii sininye emashini natiidie naaninye neepiki aapik meipimoki ajo twenty litres ajo litai imiet ajo tomon ajo ilitai tikitam ampaka naa elita nabo anaa enayeuni. Neaku adolta esiai nagira aasa tene.

Ore nanu entoki nadolta tene nadolita enkaji enaa noo kajo noo Mandera kuna, noo Marsabit, noo Garissa, um adolita inkinejik ormufugaji ele, adolita sii ninye ajo keeta eng'amia natoiwuo enkerai enye. Kisidai oleng' tenishori kuna tokitin ang' osarge anaa nkishu, anaa ng'amiani amu keeta ake sii ninje, kening' ake enaa iltung'anak eneisho nishori metinyikaki nkera enye, netaaniki pee metumoki aiumiza nitaanikiki, netaanikini pee metumoki kulie ake duo anaa nkishu ashu kulie kamianiake duo aaetu neituny. Ene tipat ena baye oleng' tenifugai ing'amiani oleng' amu keretoki iyiok maidura nkuapi naalakua, enapaki iyiok ilolan oiroshi, idimare sii olameyu.

Adolta tene wueji ndaikin naateyiaraki, adolita irmatunda lootudung'oki enaa beetroot, inyang'u irmatunda nilotu adung'dung. Adolita mpuka e kienyeji tende wueji natii kando, Adolita siinye kapish natii salad atua natii nkutitik carrots, etii irkutitik irnyanya, adolta entoki naijo liver tene wueji nateyiaraki, adolta sii ninye irmosor ooyiara woikaraankaki, irmosor ing'oru ninkaraanka niyer. Itelekino irmatunda aa irmashungwa moja moja.

Ilo osokoni ninyang'u ormushele lino nilotu nisuj aitobiraki, ore pidip aisuja ele mushele lino aitobiraki, nipik enkare emoti, nipik kitunkuu, nipik eilata, nibukoki ele mushele lino meo akiti aitobiraki, nidung'dung'oki carrots into boxes nkutiti nkutiti nkutiti. Niyier impuka inonok ah mpuka e kienyeji ah spinach, ah mpuka akeyie yoyote niata duo kake kadol anaa spinach kuna oleng, ore te kando niteyieng'ishe duo tiang'. Nidumu kuna kiri inonok niteyiang'a. Nidung'dung akiti, nintokitokie, nipik eilata nincho eyiara tina ilata egira aku nimipik enkare, nimipik aitoki, ampaka naa nesidanu anaa kuna. Ore peoku nipik esaani, niton temisa, niton anya.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol nkishu naa enchipai amu ore kira iyiok irmaasai naake itiship oshi iyiok nkishu tenekidol, ore ena kiteng' netoishe neeta irkutiti asho lenyenak. Ore naa duo te nkoitoi e biashara, tenidol enkiteng' etoishe naake ewosh interu oshi awosh hesabu lee kule ore kule naake emiri netumi mpisai naasieki mahitaji e maendeleo tiang', elakieki school fees oo nkera, inyang'unyieki endaa nanyai tiang', elakieki ata iltamueyia too sipitalini, neasieki nkulie kumok nebaikinyeki ilchoreta. Ore sii ninye aitoki ake tenadol ena pisha tenemee tenemutu naaji neeku mee ene kule ene kiteng', indim atimira enkiteng' koon nitum impisai niasie nkulie baa kumok niyeu nias arashu aa idimi naaji enkolong' osirua enkolong' e nchipai nibung'i enkiteng' neyieng'i naa nenyai nkirik, nishori irmaasai endaa.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei naa ore ewuei pookin nitodolie enkiteng' nee entoki ina nashet enkiteng' ashu entoki sidai too nkishu. Ore ena daa naa enanya inkishu dairy minerals naa inoo nkishu, nkishu ishori kuna arashu aa kuna kishu e kule peetum aitayu kule kumok. Kore piishorik kuna ki kuna daa kuna kishu naake iidimi nai aitushulakiti shumbi, idimi aitushulakiti nkujit, idimi aitushulakiti enkurma naa netumoki nkishu ainosa.

Eng'enoo , imbaa kuna sidain naasa tefaming emajani chai , adolita enteke adolta majani chai adolita oltung'ani logira ninye aikontrol ina teke. Ore ina nementeke, emashini ina naitumiai neoshoki irkeek , emashini ina naidimi aitumia neyolou ajo einyale ewueji neje temajani chai. Ore siininye ena mashini ataa eing'orr ajo enewueji neinyale temajani chai , ore majani, netii sininye oltung'ani logira naa aikontrol ina mashini amu meikontrol koon. Ore enamajani chai nebulu ninye toonkuapi sidain naaijo inkuapi ooloreren anaa ilkoyok, inkuapi oolumbwa anaa kericho amu eyou naa climate sidai eyou enkiti shan sidai, eyou enkiti olong' sidai neyou siininye ewueji nimingil aaikata airem ira olopeny ampaka naa kenya enkata nitudung'o pii.

Ore ena mashini naa ketii nkuapi kumok ena mashini. Ore ena mashini na ninye eyai ilchambai neidong'unyeki irpaek tenidip irpaek atoito nepiki irkuniani neipimi torkiloi nemirakini ilainyang'ak lorpaek. Ore sii ninye ena mashini eetae emashini naji ake nadumuni nedung'unyeki entoki naji nappier grass ashu kuna kuna kulie kujit kawaida arashu irmapeepeni neidong'i peyie etumoki aisho nkishu ashu peitumokini atipik irguniani petumokini aisho nkishu tenkata olameyu. Emashini ena sidai naitelelek esiai nanare neeta irmasai pookin.

Emashini ena naidong' irpaek ashu naidong' inkujit. Ore ena mashini na keyai oshi ilainyang'ak loo irpaek neyai ilchambai nelo aidong'u irpaek aituyu toormashakuani nepiki lelo paek irkuniani nipimi torkiloi netumi atimiraki ilainyang'ak arashu idong'i nepiki irkuniani neiragieki tenkaraki penya nkera. Ore sii enkae siai ena mashini, ore ena mashini idimi atudumu nena mashakuani neidong'ieki nitayuni enkurma nanya nkishu. Idimi atudumu ena mashini nidong'ieki mapepeni nepiki irkuniani nenya nkishu tenkata olameyu. Idimi atudumu ena mashini nepiki noshi kujit naaji nappier grass, ore pidipi aidong'o nepiki irguniani nenya nkishu tenkata olameyu.

Ore ele na oreyiet neetai omashua, neetai isinkir. Etii irpayiani waare ena ikijanani ware logira aas ufugi wa samaki. Ore isinkir naa ntokitin sidain amu idim ateyiara nenya nkera. Idim aibung'a lelo sinkir nilo alo amir netum inkera edaa. Idim si ninye atudumu lelo sinkir niya enkop nemayasieki uvuvi alo amir tina kop nitum impisai nilotu aasie ibiasharani inonok ee kila siku.

Ore ene weuji naa kadol aa wafanyi kazi adolita imashinini sapukin naa ijio duo tenidol kuna mashinini ijio ine processing either keeta intokitin naagirai aiprocess keeta nkurrman naagirai aidong' keeta ngano nagirai aidong' ijo inina siai kuna mashinini tenadol enaa eetai ormushele logirai aitayu olchafu enaa ngano pee etumoki aitayutu final product pee etumokini aipaacka pee etumokini naa aatimirakiti iltung'anak.

Aa ore kulo diraami lidolta esheta enaa inkajijik, kesheti kulo diraami pee itumiai anaa storeni naidimi aistoreye irpaek, nistoreyeki enkano, nistoreyeki empoosho. store ena sapuk oleng' anidim atanapa capacity endaa naidim county ashu sub-county, aitumia tolari musima eton itu ipang'aki nkulie countyni naaji tenepiki endaa enye aitobiraki. Ntokitin e maana kuna oleng' amu meim enkare nemeer ndaiki enkolong'.

Ore enagira aasa tenewoji naa irrigation olmushele nejia oshi ikoni teneuni olmushele ore peeku iraga enkere sapuk enaa enemekure eiu olmushele naa ioku naa anankaki apik enkare enelakua ashu oreyiet otaaniki. Ore olmushele naa keuni tenkalo inkutiti reyieta kutiti tenkaraki naa petumi enkare nabukokini. Ore pee iidip olmushele atubulu nimitokini oshi aayiu ina are sapuk oshi nairag tenkop naa ina naa peokuni enkare anankaki ashu aapik kando, peetum aishoo olmushele nafasi sidai nabulunyi.